Abcheptoi kaborunet ab otebet ak apcheitoi kora tuguk Che ki kotoreton kotogos rurutik kyuk Ole apcheitoi kaborunet ab atebet aboru atebet ne nyolunot agose it komwawon bik Che echen anan ko sigik kole nyolundoi ketebi atebet nekaran ko yon kobur en atebet nekararan ko kere chito age akine ak konetanan ge ako tuguk Che kigotoreton kotokoswon rurutik chekarakas en radio cherakas en moswoknatet nebo nguni ak agasen kora choronok chechang ak ager ale abak bo maana keboisien tuguchuton asi kotogos tuguk cheu rurutik amwachini kora age aginee ne mongen asikobit kotoret

Kigoyai tuguk Che Chang serkalit asi kondeak kipsomaninik en sukulisiek Che echen kigon serkali tuguk Che Chang kogonyor koboisien kora moswoknatet ab kasari konai lagok tugul en kainutik en sigenywan konywan kit neu kasit ne yoe sigindet ak rabisiek Che nyoru asikobit konai agobo lagok tugul en sukulisiek Che echen ak kopangan icheget Ole toretito lagochuton en sukulisiek chuton Chechwak

Yan kakekur chito kwo sukul anan ele somonen inendet akwo yoton yesomonen inendet ko sukulit noton ana ole somonen chito agetutuk Kobo kokoito chichoton kainenyin nii akopit ak kepir pichait inendet tii ak kesir tukuk tukul chebo inendet tii kole yobu Ono somonchinee en sukulit niton, kochutu kenyit aino ak koboru chito kole mondo kenyit oinon asikonget sukulit niton anan ole somonen inendet kochopchi kadit neiboru tukuk chuu tukuk chesomonen neboru kole somonen en sukulit niton, so kit nenyolu koyai chito sikonyor kadit niton ko kwo a kosirgee en yoton yesomonen ak kokoito tukuk tukul chekimokigee en yuton asikechopchi kadit nechute sukulit noton.

kokwatinwek Che Chang kotakoyani FGM nekikuren noton ngetunet nebo tibik koyon kokonget tibik kemwochin icheget okweek any kokoroigu chepyosok Che kokwam kobokomengis monyoluu kotobe sukul kongete tibichuto Che katakomengechen Che katakonyolu en somanet kometo somanet ak koba kitun ak kometo somanet ak kometo karuatitet Che tos kiborchinge en somanet asikobit koik bik Che kimondogei en kokwet bik Che bo komonut Che toreti tuguk Che Chang en kokwet ak kotoret agot gaa konet bik tuguk Che Chang so FGM anan ngetunet nebo tibik koime Nia ngalek ab somanet ak inemu okot lagok Che kami sukul Che ko to tesetai ak sukul ak konyo komut ichek koba ngetunet ak koim bik soiti

Kokwa chebo Somali kotindoi kalaktanatet neter kosir kowatisiek alak cheu Turkana, samburu anan ko rendile ago kokwatinwek chuton ko kiguren tupcho yaani kibore kokwatinwek che kibo komeny Ole mo tulonok so kokwet Somali kotindoi kalagutik chebo ngoroik Che tuche icheget borto tugul en tibik anan tibik ak kwo ak tibik Che Tom kitun kotuche inendet kobo kotok konyek ichegen Kityo tuche kongeten metit.,sumek, itik, baka ngweny kabisa en kelyek yuno koyon kogitun chepto kogere metit ak kotuch konyek serut ak kutit Kityo lakini kokwatinwek alak cheu Turkana, samburu anan rendile ko ole menye koo maat koloche icheget Che tuche borto Kityo tuguk Che manyolu

Chechang en temik Che yobu komoswek Che terter konamge ak oratinwek ab temisiet Che kokobwat koboisien boisiet ab serutik ak moswoknatet ko chang tuguk Che tot kemwochi amun ngeboisien sirutik ak moswoknatet en ngalekab temisiet kinete ge tuguk Che Chang inete tuguk Che Chang Che komengen kotemichuto amun yobu komoswek Che terter ko tot amwachi kole bo maana moswoknatet ne koit kou okot keboisien radio anan ko simoit asi kotoret icheget konai kole tos ne nomegei ak komoswechoto nemine ako tos ne nekindo anan tos oret ainon ne keboisien asi kochanga tuguk Che kayob temisiet niton anan asi kochanga minutik ako oret ainon neroisi kebuten minutichuton en mbar ako en kasarta ainon

Chorwenyun koger kabunji kamanut kibakigat lagok Che kikiwirta en Ole ki kiyumji inendet kotab lagok lagochuton ko matindoi sigik tindo chamanosiek kot Kebe kiborchi icheget chomiet ko boiboitu lagochuton bo maana kemongun en betut ab Easter nekibwoten meet ab jeiso amun kiiborwech jeiso chomyenyin ak komechech en tengekwokiok kobo maana Kebe kibakigat agichek lagochu motindoi chamanosiek ak kealchi tuguk tuten Che chome lagok ak kibo kiborchi agechek chomiet amun neo mising kokikoborwech jehova chamnyet neo ak komechech kogonech werinyin ne inegen asi komechech koba maana Kebe koba kigochin agichek lagok alak chamyoniton

kira nyoru kaimet eng piret ap kuraa eng soet. ako olikianyoru taretet ko kiatep ngwan tos kipirtai ano kurait eng sote, komwaiwa chorwenyut kolenja miten miten kanitishet netesetai eng radie nigeti pich akopa piret ap kurait , asich taretet anai ale makipaishe mosanatet nepasimet kepire kura eng soet akomugasei ako meimi pich. kialchi simet kityo rapishek chekipaishe atiam iwe yotok olekipire kurait eng simet kepaishe mosongnotet nep soet akiker akipir kurait eng chito nekemakchini ak kwa kolenjin kakopirak kurait notok.

Yon kobirchi yon kobirchi benkit nebo Kenya Commercial Bank otebe akobo kit netesetai en kadit nyun kokoboisien nambait nywan oborien kole ng'alalet nekingololen ak bichuton chebo benki aarorchinigee kole ang'oo ak amwaa kole nambarisiek kyuk chebo kipandet ko chu ako nambait nyun nebo benkit en benkit nywan ko ni ak asom icheket ole kamoche anai kit netesetai en kadit nyun nekomoe ketoreton kekerwon ko tamun korokoite kaarorugee ako kamwaa nambarisiek kyuk chebo kipandet ako karamwaa kora nambarisiek kyuk chboisien en benkit noton komuche bichuton kokerwon en muswongnotet kora nebo kasari nekiboisien en benki ak onyoru toretet ak wolunet nekararan ak anetgee kora

kaek amuch kikotaret soet ngalalet ap serikalit ak mengit ap emet. mengik ap emet eng komaswek che terter olekokoit mi oletomakoit stimet ak chekikoit kopaishe missing ngalalet ap redio. nekikopangan seriklit eng redioshek chepaishe che stashenishek che chechwaget kasarta nengalali piik ap emet komache kongalalchi serigalit kopaishen soet akomwachi seriklit kole mechekolian tabushek, akomwa kongoi eng tugun chokoyachi serikali. akoserikalit eng keunyi inegei anan kopangani tetutik akopa sait nengalalchin emet.

Kit neyoche keyai asi kobois sigik ak mwalimuek en tuguk Che toreti sobet ko kechob tilyandit nemie en mwalimu ak sigindet ako Sikobit tilyandit nemie en mwalimu ak sigindet koyoche kebangan tuiyosiek ye kakipangan tuiyosiek nebo kekur sigik ak konetik ko nyon kobur kongololchi ak kochaguan ge sigik tuteno Che telelchin sigik alak asikongoldos ak mwalimuek akomwochin kit ne tesetai en sukul asi komwochi sigik igok ak konget agichek sigik yon mi kit nemoche mwalimu kobune kandoindanaton nenywanet ak kandoindet ko mara koib nambaisiek chebo simoit chebo mwalimu ak konai ge ak mwalimu komie asi kongololchin tuguk Che Chang ak komuche kora koboisien oratinwek alak sikotuyo ak kongalal kotoret lagok ak kotoret sobet

Asochopchi kamenyun akount nebo kilimol en resopi achope aboishen simoinyun koron atoreti amun itinye simoit nebo kasari achopchini mama akount koron nebo watsap nebo watsap watsap en simoit ne nanyunet aboishen nambait ne nanyinet ak ochopchi akount yekorochopchi akount nekokobunchi watsap en simoi nyuni anger any achenge apit notok nepo kilimol Alan tuket notok nebo kilimol en simoit akoborchi konoryet inendet tuguk chekotomokyinkee koboishen en kilimol yekokoker ngunon komuche kotepeen kilimol koboishen watsap tugukwak akonai inendet mising

Amune sikopoishe kiprutoiyot kampunit anan kampunishek yomiten rutoito ko sikoboos ng'alek chechang chebo chorset. Ngeboisien kityo karishek alak tugul yo miten kiprutoinik anan kong'ete ndereba anan koib rabiinik chechang amakochi nebo karit anan komite chorset eng oret komangen kole kowendi karit ano lakini yankokiboisie kampunit kosirekei kiprutoiyot kole kowendi ano ako kang'o kiprutoiyondonoto akolipan rapiishek eng kampunit komabetos rabiinik eng kampunit amu imuchi kora koosib kampunit kole karini kanome saa ngapi akoit olekowendi saa ngapi. Angot ndaiwekyigei ndereba kora anan koyai makosa kora komuchi kowekyikei kiprutoiyot kampuninoto akoistakan. Kobose kora ng'aalek chemokororon chemobo usalama. Konyolu anun kobun kiprutoinik tugul kampunit.

Logok kotakomengechen akilisiek kwak akomuche kityo kit kiteno asikoelewan ko kotketorchi tuguk chechang chechang chacheng kongete metit akongetyo komakoot nome tugun chekokinete so kobo komonut ngunon kimungyi logoek chuton en saisiek ab somanet asikong'et icheket komungyi akilisiek kwak bo maana kora kimungkyi asikobit kora konyor lagok chuton komungsechi borwek akonyor kora tuguk chetor koame icheket amun ngobore keker kora lagok komoche kosyororin ko sikimukta lakok chuton komosib kokongee koyoche kimungkyi en somanet nywan

Indoi rotilit olindet boisietab oldoindet eng tuguk chechang. Kerei korok atebetab oldoindonitok. Tos tindoi ng'alalet nemuchi kong'ololji ng'alalet nemie nemuchi kukur biik cheolisie? Tos ingen koiit rabiinik komie? Tos kaa chichiton koune eng ng'alekab tililindo? Tos ikoitoito ano boisionikyi? Tos ingen kiit neyaae? Tos yaetab boisionikyi kotinye komonut nee? Tos tindoi tesut nee ako pa maana anan keljin netindoi e nginde rotilit oldoindetab boisionik kotoreti koker kora kole boisienyi koune akotoret korekebishan olekomokochobot.

Bo komonut bo komonut missing komii kibagange en elekiyoen boisionik amun elekiyoen boisionik komiten biik chechang mii biik cheterter amun boisionik koterter miten chetemisie mii cheoldoosie mii cheolisie mii cheribe emet mii chelyonen kobo komonut komiten kibagange en bichuton sikorip kalyet ih sikoib amdaet agenge komiten kora kibagange kora bichu komuche kora kongalalen tuguk chechang muche kong'et bichuton konetgee muche kora koker kit netesetai en emet amun en muswongnotet nebo nguni komiten biik chekikonyor soiti ng'alek chetesetaa en emet ako toreti kokochi biik alak kit netesetai akonget chitugul konai kit netesetai ak kokon kibagange

Ngomnatet ab moswoknatet en korenyun ko kianamde kobit ngalekab sukul moswoknatet netai nekianam ko ki moswoknatet nekibo simoit ne kikinetech en sukul kelenjech miten any moswoknatet nebo simoit ne keboisien kengalalen nebo aeng kora anai agobo radio amun kiager koboisien sigik en gaa kiten anai kora agobo television kiten kora koit kokwenyun kora sitimet ye kin koit sitimet koib tuguk Che Chang any Che kitom keger kin kelenchech chuton tugul ko moswoknatet nebo kasari keger kora moswoknatet en komostab mbar keger keboisien mashinisiek Che terter yoton yekianaen ngomnatet ab moswoknatet nebo kasari

Ng'omnotetab muswoknotet en korenyun kokianyorunen inei saidi kotoreton ng'alekab somanet en sugul, kianamndee kora ng'omnotetab muswoknotet kokimiten biik chekikiyok chekinyon konetisie akopo mashinishek chekiboisien en komosta ne bo mbar, koborwech mashinishek chekitemishen en mbar, chekibuten akot bandek en mbar, akoker kora mashinishek kora chekikibuten chaik en mbar chemokotebe akot beek cheboisien cheboisie kobuten tuguk en mbar, muswoknotet kora en korenyun ko kikoip kora sitimet, nekingirek sitimet koip tuguk chechang koip tuguk chechang cheboisien sitimet nekikinetengee saidi akopo muswoknotet nebo kasari.

Kokineet tukuk chechang', kanetutik chechang' chebo temisiet. Kokinet piik olekitemisheitai nereichu imbaret ak kemine nee. Lakini nafasishek che koaker any kole koaker ale pik alak kotindoi mbarenik che mengechen. Ak toma kineet pik any kele wany ya mining mbaret konyolu ichopte ano. Toma kinet pik kora kele akopa mbolea. Tos nyolu kindoitoi ano mbolea tukuk eng mbar, chetia. Nyolu kinde mbolea chetia. Ako ya kawalak emet konyolu kelia. So nafasishek chuton akere ale sikimuch kepangan kecheng' konetik chebo temishet konyokonetat pik eng kokwatinwek cheterter akopo kanetutik chekiboishei eng mbaret neiteen, mbolea chekindoi ak tukun alak angot chechang' ako ya kawalak emet konyolu ot kelya.

Eeh oror betut kongeten owe boishet kongeten gaa akoi townit tab gaa kouni, kongeten gaa subui owe mitaishek nekit taman owe ak onyoru pikipiki nekowendii en oret, alany olei komutan akoi town obochut boishet noton ko komoche abaak tukuk, iwee ochut tuket nekokioldoen tukuk chombo imbar. Iwee aal nyanyik kitunguik ak obunu koraa tinga answer bushek ak onyon koraa gaa obunu kora pikipiki alany kotaitu gaa.

Korowe tuyoshek chebo temik komoloo ako koranetgee tukuk chechang neta ko kwanetgee ole echeket temik ko kokoyam kemetem temishet nekibore Keny ak keboishen temishet nekibore kasari, nebo oeng koraa ko kwanetgee ole nguni ko kokowalak emet en ngalekab ropta asista koristo kole konyolu echek temik kotomo kemin kii ko kaketepate korong kecheng kenai kinetgee kele want tot kemin nee nenomegee ak eleu emet nebo somok koraa ko kwanetgee ko temindet koraa ole aba kotomo imin kit koyoche inai kit nekimokingee soiti en indonyoishek asimin kiyoton siyerur komii yeoldoi asimesich asara, ak anetgee kole aba bo maana komiten tiyandit nemie en temik tukul asikinetgee chechang.

Eei miten bandaptaa en temisiet noyoe amun koroker ole tuguk chekitam omine en keny kokorawal amun koronyoru konetutik chechang korawal kora oratinwek chekotam otemisien kitam atemisien eunek ak osire biik kotemwon chukibo kibarwaa lakini nguni koranetgee ole abak tot iboisien ot terekta kotemun mbaret koranai kora kole nekotobotumjini orek mbar kotar kutik amuche aal kerichek ak anyobiten kotar kutik chuton koroker ole abak koranakte okotoreton muswongnotet ab kasari anai eleoondoen tuguk kyuk ko kochang'a rapinik ak oker bandaptaa ak okere komong'unet en temisioni oyoe

Eh, temik eng kokwennyu kotindoi panganutik chechang' che konuu kipagenge nebo emet. Kikechop kokwatinwek chebo temik. Temik chemi kokwet agetugul ko kikosirgei icheket. Ako kepangani tuiyoshek eng rerutik ak kiyumi rapinik tuteen tuteen siketoreten temichoton chetakomiten ng'uny asikopiit keng'et kekanop akichek asikopwa barakiat. Ako yan kanyor temindet aketugul kit nemakararanit nekauit kebendi kora temik amun miteen, miteen temik tugul eng kibagenge. Akopa koker oret ne kemuuch kotareten temindaniton nepo ngwony kekanop konyo barakiat. Ako notok kokonu bandaptai ak kibagenge eng emet.

Koriik che pesendoi rapinik ko kikotaret temik konyorchikei pesendo eng oratinwek chechang'. Agenge, kikong'et pik che kikisir eng korik chuton kopa kokwatinwek akoneet temik akobo rapinik che kinyoru chebo pesendo. Teitya koip ichek kitapushek akosir temik, kosir temik chemokchingei pesendo. Aitya koteben icheket koip kipandoshek chwak sinyikosirenkei akonde seein asikopit kikochi rapinik chutok chepo pesendo. Akoneet icheket kole eng kasarta netya nenyalchin icheket koweek rapinichuton. Kotareti temik kolanguneikei akowekta rapinichuton akonyor chechwak che kamokchingei.

Eng' kapwatennyu apwate ale ilen tos kirutechin konyoindetap kelek yaan ketar arawek somok iwe kokeruun kelek kosua kotko kelek tukul komi komie, ngot komitei kutiik chen kokochut kelekuuk kwaam, koparun kelekuk. Ngot komitei kelek ne machei sikotoun kondoun line. So eng kenyit akere ale ko kakee kepa keker konyoindetap kelek konyil angwan eng kenyit sikopit kopuur kelekuuk komie ako mat koimin akeista kutik tukul chemi kelek.

Simoishek eng dukoshek che kialdaen, ko kikokon kampunishek chepo simeshek chuton kasarta nebo kenyit agenge nebo simoit. Eng kasariton ne kikokon kampunit ko kikoyanwech kole iyanat iwekte simoit kokto tom eng kenyit agenge komopois komie iwektechini chepo ak imwa kele kewalun simoit. So ye ateptain tareteet ko aweek dukanoton ne kwaale simoit niton akarurunkee amwan kole kamache ketaretan kouni amuun keiman simoit.

Ko otoretindetab olik kotos otoret olindet en kainutikab sinlmoinyin anan simoit noton ak oker ole want tabut kotos komii Ono ak otoret ochopchi olindoniton simoit nii, omuche ot koraa opirchi kompunit hasa kotko mii olekokotwo simoit akotin ororchi ororchi en lukait nengen inendet akoborchinii olon ororchinii ole kichile, kechil Ono kelyonchi yon kotwo kouni koba koelewan inendet ak ityo okochi simoit kochopchi anch itso, kor koger any ole kakonai olechopto any abaibaiti any ak ilenji koraa kotko tor koimin iwekek koraa omii ochobot oborun.

Kot anai ale mi ngwony kimnatetab leleitetab, lelatetab logoiywek kopun simoshek eng kokwennyu anaktai ole kaikai korok. Ole kaikai lelateitab logoiwek eng simoit. Taietya apirchi kampunit nepo simoit. Akarurunkee akamwa ale ami ole kile ako eng olinyonet ko taabu ne kokenyoru ko mii ngwony nea kimnatetab leleitab logoiywek. Ko kaamwachi kampunit komuchii kong'alalchi kampunisgek ap simoit ak chepo angot safaricom ak nyikogeer olekanapundai, olekanapundai leleitab logoiywek eng korennyu asikotaretak piik tugul.

Yon miten kewelutik ab letaetab logoiwek en oret ab moswoknatet en ofisinyun anete bik akobo moswoknatet en ofisisiek ko moswoknatet ne kiboisien soiti komoche moswoknatet nebo simoit kimoche moswoknatet nebo laptopisiek kimoche moswoknatet nebo wainik kimoche moswoknatet nebo sirisiet kimoche moswoknatet koyoche anet bik Chemi ofis agobo Ole kiboisioto moswoknatanito Che terteren ak aborchi Ole kiyoito kotko simoit ne kiboisien en ofisisiek aborchi alenji simoini kenomdo ano ak kemwoito tuguk Che machei kemwachi chito age

Oratinwek che boisien kiprutoinik kong'alalee rapishek che yachen kolipan ak ketiik ap matatu ko kotomo kechop rapishek che nyolu kelipan en matatu en kenyiit kotuitos pikaap matatu ak piik che kiprutoinik. Akongalale eng tuiyoshek. Sait ake koraa ko anan kindoi redioshek keng'alale akopirta piik simoishek kong'alale atya kekoschin kole beit ap mwanik ko ata ako beit nye nyolu koip nebo karit ko ata. So nguno koyache kolipan ata kiprutoiyot. Keng'alalen kabisa, keng'alalen kabisa kotor kekaschin kele ata. Kiyaan any akesir kele ngunoo kong'etee rein mpaka rein ko siling cheten kole ak kong'ete rein mpaka yu ko silling cheten kole.

Kit ne yoe bik Che toreti en kanyaiset ab borto kotoret bik Che miandos ko rirenet ab gee iriren chito nemochome gee en bortanyin itoreti amun keger kole sereti nebo aeng kora neyoe bichuto Che inyoise kotoret bik Che miandos ko amun kasinywan kikinet icheget en sukulisiek kole yoche kotoret bik Che miandos nebo somok kit neyoe bik kora Che inyoise kotoret bik Che miandos ko angamun kikoyan icheget kole ak koyosio kole kakesomanji so kongeten raini ko sobonwekab bik Che miandos komi eunekyok ketoreti asikobit konyor kanyaiset

Yeoker ole mi kaimutiet boisietab simenyun ko kit netai nobwoti kook ocheng'e eng simoit anai ole miten tabut ainot. Yekaanyoru tabuni acheng toretet asom choruenyun simoit ne nenyin aobirji kampunit akaarorukei alenji icheket simoinyun nekikuren kole nekioole kampuning'wong konyor shida neuni. Tot otoretiton ano akaarorji nabunoto. Yekakoaroruan ay kolenjo wai kichopto ano tapunoto anyon achop ay taput nekami simoinyun asikobiit kobois kora simoinoton.

Tukuk che ibu kamuratanet eng' kabiloshek che terter konamgei ak kaburet ak mieindo ap borto ak noiyet ko tukuk che terter. Kabiloshek ko kiisubi tukuk che kikakineet kwanishek chwaak che kibo keny. Ako kwanishechutok eng' kabiloshechuton che terter ko kitindoi kaburet ne ter ter ak age. Miendo ap borto akine kotienkei . Miten pik che makimen porwekchwak. Koyachei kotokotes kenyishek chebo kamuratanetnywa.

Minet ap ketiikn kotese saiti pituneet ab tukuk che terter che sobtos. Kinamen angot sobetap chito. Chito komakchinkei koristo neibuse ne tilil. Ketik kotareti chito kochobe koristo kotililit akikobus chichi koristo ne tilil. Ketik kora ko amitwakikab tukuk che terter che sobtos. Amitwakikab tiongik, amitwogikab angot kaliang'ik angot in taburburik kotareti kosobcho. Ketik kora kotaretech kenyorun peek. Ketik koyaei peek kobit ako mapete ropta. Ropta kotareti sobetab tukuk che terteren che sobtos eng emoni. Ko ya kapet ropta kesereti.

Kamanutiet ab amdoik kosochi lagok en kanisa ak en kokwet ko angamun lagok ko mengechen lagok ko tom koelewan maana nebo saet so sikesochi lagok asi kesom kamuktaindet kotuch Lago chuton ak kotuchot en oratinwek kwak kora ko amun kikoyait emet ago lagok kotomo komuch koamuan kibatisan Tom koelewan maana nebo kabatisanet so kesochi icheget ketuche icheget ak korotik chebo jehova kotuchokse lagochu en oldo tugul Ole bunote agoi betut nekakoechekitu agoi betut nekakoechekitu ak konam any koelewan tuguchoto tugul

Kamanutiet ap amdoik kosochi lagok eng kanisa ako eng kokwet ko sikopit kochop lakochuton en tukuk che tesetai eng emet che ma karoron. Amune sikesachi ko kindoi lakochuton taitab Jehovah sikopit kotuch icheket ak karotik chebo, karotik chechik. Lakwet ne mining' ko tomo koamwanchikei kabatisanet. So, eng' kanisoshek chechang' ko kikoyap koamuan kole amu lakwet ne mining' ko tomo koyam kibatisan ko kineimuche kityo keyai ko kesachi lakwaniton. Amun matot koamuanchi sikindet lakwet kole kibatisan. Ko kit netot koamuanchi kityo sikindet lakwanitan ko kesochi.